Ore ebae naitishipisho tenasiai, naa ore ninye teninyototo tedekenya nidol inkishu, ilepu enkolong edaa tialuo, neboluni metung'uai olokidong'oi, negira aitanak ilasho, onkulie nadaa eton etii enkoileelio, na kitiship inkonyek, nitiship si iseseni lonkishu. Neeku adolita ajo, eshipa iseseni lekuna kishu oleng'.

Ore enasiai enadol naa, kaitadamu ntokiting nara esiana. Ore nabo, naa season ena orpaek. Enaa enaitodolu tena pisha. Ore ah season orpaek, ore irpaek impang'ie, nilo metoosho enkolong'. Nidapash aisalaash, menotito enkolong' teborei. Ore si ai toki, lasima pee ing'or metaa itii ake around, pe tenesha, nintoki aipakia laduo paek, nipik ewoi sidai pemetum enkare, ashu pemetum enchan.

Ore taa enikinkunaa yiok enasiai temurua ang' naa, ore petoyu irpaek, nikintayu tormapepeeni irpaek. Nikiwang'ie taata ninche naa aitayu tiatua olchamba. Ore pekidip, nedung'i kulo mapepeeni, neme toontonat, idimi nai atudung' kulo paek mapepeeni, tiabori, nirragieki, nishori miwosata tiatua olchamba, amu keeku empolea sidai, pakiremi olchamba etii laduo mapepeeni. Warashu kidung',nikishum, nikintobirie entoki naji silage. Naji nidong'i, nikuni.

Enetipat enabae, oleng' eramatata olukunkuni, amu, eas imbaa naara esiana. Ah njere ore enatoki naji elukunku, esioki ninye abulu. Nesioki eh ai produce income ,ah ore taa income enye naa, irmosor. Itum irmosor nimir, nitaseku ropiyaiani, menyaanyukie ninye nai enaa enkiteng' ashu enker ashu enkine, amu kelelek ebik olari otoki, ore ena naa ore within some months, interua atum eh, interua atum faida enye. Neeku enetipat oleng'.

Eh ore enabae, naa ore tenanu nebae nanyor oleng',oleng'oleng. Ah ore taa ntokiting nanyorrie enabae eramatata onkinejik ashu irkinejik, ore enatoki naji eramatata ontare, asua ena ninye naitodolu enapisha, orkinejik, naa ayiolo naleng' ajo keeta iropiyiani. Ore tonkatitin osiruai, ashu tenkata naji naijo ene holidays, eeta kuna tare ropiyaiani. Imir kuna tare nimiru ropiyaiani kumok oleng',nintobir iropiyiani niasie kule biasharani sapukin. Neeku enetipat oleng'.

Ore enabae naa, entoki nalotu indamunot ainei naa, eh osirua eetae, arashu osirua oloito dukuya. Kake ore kawaida osirua, tormaasai naa, ore osirua lemetii nkirik naa neme osirua. Neeku ore elotu indamunot ainei injere, ekenyai inkiri, etum ilewa entoki najo irmaasai inchuguu, epeji laras, eyieri entoki naji munono.

Ore naa ena, naa ebae nayiolo oleng ataasa, amu ore entoki edukuya, ore egirai ayieng'isho, nintayu iljipeta. Ore pintayu iljipeta, nitobiri nkiri apik iljipeta. Neng'asi aitobir enkima napejieki naduo kiri, ore peishunye empuruo metaa nkuk natii, nisurokini nkiri iljipeta. Ore pisurokini nkiri iljipeta, niudokiki taata enkop, mitasho oljipet, petumoki naduo enkiring'o atapejoyu aitobiraki.

Ore entoki nagira aasa tene naa, tening'or naa orkitoyoo ele lonkiri. Ore kuna kiri, netii nkwashen. Negirai aoriki saanini. Ore egirai aoriki saanini, itodolu ajo lewa loworita enadaa. Neeku orkitoyoo ele loitobira lewa, loyiara aitobiraki, negirai aoriki saanini, neku kitodolu ajo lewa loitobira enadaa.

Ah ore taa ena naa eramatare onkinejik, ashu nkinejik, naa ore temurua ang' naa iji ake etiu eramatata onkinejik tenkop ang',ashu temurua ang',amu ipang'unyeki inkinejik olosingo, ashu auluo, metalepi. Neutakini irkuon, ashu nishori irkuo noong'otonye, neorori irkuo, ajo na sinanu duo nai enalo, neorori irkuo laa limidim noong'otonye lemebaiki noong'otonye, neorori aisho ntare naata kule, nkinejik naata kule, neeku esiai ena etipat oleng'.

Ore nai enaiko tenaisum oltung'ani peyiolou enasiai enkiremoto onkwashen, naa kiyieu ninye nimpotu kwanza ilo tung'ani practically metaa ketii inewueji, piutaki edolita, ning'asa aing'oru empeku onkwashen, ataata, ning'asa ai prepare olchamba, ore pidip aitobira olchamba ashu aterrerrena olchamba, ning'oru empeku onkwashen, metaa iyata tayari ,ore taa inakata niriku oltung'ani, niutaki eninko pee eun inaduo kwashen, ing'asa autaki enturoto ormutaron, nepiki naduo kwashen, nepiki fertiliser, niutaki ele tung'ani mbarakinot pookin enaikoni teneuni nkwashen.

Ore taa te nanu naa ore enaa siai ashu embarakinot ashu enkiti ng'eno naata kuhusu enaa siaai enkitoyiunoto oonkishu o nkishu naa majo nanu keeta eng'eno duo saapuk ning'eniki enkitoyiunoto oo nkishu, amu eya ninye nijo ilo shoo, nesaisayia enkiteng' nijo imana eidipa aitadou olashe. Ore sii ai toki naaji naa eifaa naaji ning'eniki oleng' naa teneitayu enaduo kiteng' emudong' nifaa nitii ine wueji pee irishie enaduo kiteng' pee menya enaduo emudong', amu kejo ashukokino ainguraa tenaa ke likae ashe, neaku ina enkiti ng'eno naata nanu kuhusu ena siai.

Ene tipat taa ena bae te murua ang' amu, ore kule naaoto naa ore ninye ene dukuya naa endaa. Ore ene are, naa ore ninye kule naoto naa keeta nguvu oleng' too sesen amu kule natushumaki niprisavaki naa keeta nguvu oleng' amu keetaa eilata neeta madini kumok oleng' naa eitagol naleng' iseseni. Mining' sii esumash tiniyiok kule naoto, misioki aning' esumash. Enetipat sii enaa siai e preservation e kule naoto amu, ore te tiatua iyiok ilmaasai naa ore pee wuonu ilomon enkang' naa kuna le ing'amunye ilomon aisho, eitodolu ninye ene dukuya ajo enkang' naramatitai ena inkishu, neaku eitodolu ninye kwanza ajo etii enaduoo ang' oramatie sidai.

Ore taa enaa naitodolu ena picha ashu anaa enadolita nanu naa, oltung'ani oyierita oyieng'ita enker. Ore ena ker neitodolua ajo keying'itai te nkewarie. Etomisimiso, neaku eitodolu ajo ore ninye kwanza, kegira ele tung'ani ayieng' enker te nkewarie.

Kore taa enaikoo tanaitobir enaa, arashu kuna rongena naa, kileiki enkishui enye kwanza, ing'as aitayu inoshi kiri arashu enoshi kidapadapata oonkiri o eilata eshula. Paa idung'udung' metaa kutitikutitikutitik nipik pookin emotii meteyiarata. Ore te nkiteru naa ing'as apik enkiti are nusu e nkikombe niyeewuo metimita enkare. Ore naa peemit enkare neiteru naa eilata adou. Neyera taata kuna kiri neyera neyera metebaa anaa neroku. Ore taa inakataa nintayu niki separate nipik eilata nipik naaduo irongena kando.

Ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena, naa kule naotok. Kule nairobi natipikaki orkukuri. Kule nateyiaraki, nepiki orkukuri oiro aitobiraki, tolorien. Na ore si entoki nadamu nelotu indamunot ainei tenadol ena naa, orkerrerri lormasai. Ah njere ore apa, tenkata olopapa, ashu ono yieyio, naa ore preservation ekule, petum kule atobik, naa kuna tokiting naji nkukurso, apa ninche itumia.